Inoni ko netitab ingogeniik, toguu kele kiboishien ingokenik, ole kiyoitoi bayetab ingigenik koyochee korong ikuyee Ile imoche ibai ingogenik achon, kienyechi, improved anan ko chebo layers anan ko chebobendoo. Korong yekeinai Ile imoche ibai ingogenik achon I,inai kora ile imoche ibai ingogenik chetiana. Anan imoche ibai ingogenik chebo mungaret anan imoche ibai ingogenik cheome. Ye kerinai kounotok i,inai kora olekinyoitoi ingogenik akinai miondoo agetugul neimuch konaam ingigenik ak ole yoche kinyaita. Kora koyoche inai Ile feeds achon cheoche akochi ingokiet, ibesyee terindoo.,kouyon tako aarek ,yon kakoit kwenet ak yon looguu. Koyoche inai ile feeds achon cheoche akochi kwam. Kora koyoche inai Ile kot iboe ingogenik chebo mungaret i,komungaret konyole ineei ono oletos anyorunen market nekararan neomuche aaldechi ingigenik anan mainik

En ireyu kegere teta nekakirat en munandet ak rokook, tenyitoon kegere koamisie ak miten chito neikochin suswek, ak lakwet nekotelel en tabaan. Togu kele tenyiiko kiik cheraganet, anan ko mioni,

Ooh muche abai nego omuun nego kotuguk chemogisubote ago neego kotuguk aleet nywaan memokyinigee rabiniik chechang sinaam ibaai neego koraa neego komomokyigee tuguk motomyondos momoee biitet amamokyingee tuguk chechang, neego komokyingee imbareet neoo, neego koimuche iichenkyi imbareet kitigin agimijyii susweek chon omee negoo anan komarureek, kityoo negoo kiit neyoche iriib en neego koiger ile kogigoor ak igeer ile tilileen kogitilchii buuteek ak igeer ile tinyee beek cheyee yoon omisyee, nego kogararan mungaret negararan een biik chechang omuun inoni kogiit nemuche kotoretin yoon imokyinigee rabinik chegayumaak amun imuche iaalde, koraa imuche yaan kait toeek imuche iyeengkyii neego.

Amwochini sigindet alenyiini tindoo lakwet nengoom kot missing ako lakwani koyoche kikochin support agetugul nemokyingei ko ki sigiik ak ko ki koneetik. Kora lakwani kotindoi ngomnotet neo ako lakwanii, kotindo kamugeet kwon barak kabisa ak yeityo koityii tuguk chemokchingei. Lakwani komuch konyoor kora tuguuk, karwotitosiekchik angot kenaam eun ko ki sigiik, ak yeityoo ingeet sigindet i,iliponyii, igeer Ile kelipan rabinik chekimoche asikomonyoo gaa abakoraa. En yoton komuch kobuur en kilas ak yeityoo konyoor konetisiet nenotok. Koraa alchin Kitabusiek chemokyingei kora igeer Ile yon miten gaa lakwani igeer Ile kasoman ak koistoengee bike anan kampunit Nemo notoon. Echek akechek kokimwalimuek kemoche kegeer kele kaitita karwatitosiek chechoton chechiget amun lakwani kotindoo uwezo missing ako imuch konyorchigei tuguuchoton lot kenam Ngee eun echek mwalimuek ak inyee sigindet ketoret lakwanii

Inoker teta nekakirar itik kokit nenyonchon metit ko tukab masaek, tukab masaek komoe kerore itik asikenai kele sinai chitugul tetangung en iyeu kokakirar numbait nepo teta so en ireyu kokakirar asinai ile numbait ainon ana teta ainon nemomiten amun icheket kotindoo tuka chechang koyoche kechop kounito asikenai yomiten ake yomomiten ake ndo yomiten nekopet.

En yunonet koyon ole kimindoi bandek akoi ole kipututoi bandek, ichope imbaaret ko kararanit nebo bandek yon kakoton trakta akityo ichop imuch ipoishen biik anan eeik kotem lainishekab bandek, ye kakemin bandek kinam kesember, ye kakosember netai kipuur kitigin ak kipuutyi nebo aeng. Yon kakesember nebo aeng any keriip bandek akoi yon kakoyamia, yon kakoyomia ko ole kiputitoi bandek kekanye yon mi asista. Biik alak koep mopek asikoput kokakoruruch, biik alak komuch kopuut koteldos asi ako pakakta koteleldos ak sinyekeyep mopek sait ake. Yon kakepuut bandek anan yon kakeput bandek kindoi kuniok anan kobakinde choke ole much. Biik alak yon kayomio yon kayomia bandek komuch kotor ak trekata anan kopir. Biik alak kogeere konde choke asikepirie komutyo yon kibendi tinga.

Pichaini kegere banyek ch kogirutyi ketik, en olebo maa. Kigere banyek che kakibel, ole kichpto boisioni killole maat neo mising ak kityo kecheng ketik ch eechen ak kerutyi banyek che kakiil ak chumbik. Ak kityo kilal maat ak kityo kinde olebo maat, ak kinem kityo kewekwekyi kotor iger ile uwon kagorur bendo.

En kokwenyun ko kikowalak boishoni ko kikowalak kitikin amun en inguni ko kikocheng biik nekoo choechen mokenyoru nekoo chukii kipkaa chukiibo keny chukii meng'echen, ng'uni komiten taipit akee nebo nekoo neimuche ikeei anan ko en biik alak komuche kowal nekoo asikonyorchike nekoo breed akee nekararan anan neoo, breed inii ko imuch ialde rabinik chechang ak ko imuch kora kotoretin yoon kakiyeny komuch kokonin bendo neoo, inoni kora ko kiit neimuche kochok, kochokyiken anan kochok mouu hukichek chukibo keny chukibo kienyeji chekibwone mutyo anan kiuui sikoyechekitun.

Kit netesetai en ireyo kegeree sanishek che koginde ng'weny ok soburiet nemiten banyek che koginde biasinik. Kigeere kele en ireyo komiten chito ne pchee amitwogik either kopchejin toek anan ko kepchejin chebo biik chemiten tumdo anan circumcision. Kora imuch kepcheji lagokab kap chii. Kigeere banyek che kakibel che kororon en soburiet.